Rĩrĩa ndarora haha, nĩnguona rĩrĩ nĩ ithangũ kana ihuti rĩa mũmera, na nĩ nguona ithangũ rĩrĩ nĩ rĩhana tarĩ ithangũ rĩa mboco, na ithangũ rĩrĩ nĩ rĩgũmĩirwo nĩ mũrimũ, na naĩ rĩroneka rĩna tũtambi, ndarora tũtambi tũtũ nĩ twa mĩthemba mĩingĩ, na nĩ nguona tũtũ tũnini tarĩ ũme, ũme nĩ ũkoragwo ũkĩgũmĩra mĩmera ĩno kwa ihinda iraihu, na nĩ ĩkoragwo ĩna thĩna mũingĩ mũno harĩ mũrĩmi, mũno mũno mboco nĩ irĩmagwo gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya, na arĩmi aingĩ nĩ mendete ũrĩmi ũyũ wa mboco, tondũ rĩrĩa watua kũrĩma mboco gĩcigo kĩnene nĩ ũhotaga gũkorwo na magetha maingĩ, na wakorwo na magetha maingĩ, nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩendia imwe na iria ingĩ ũgatigia ciĩ mbegũ nginya cia kũrĩo, na rĩrĩa watua kwendia mboco, nĩ ũkoragwo tondũ mboco nĩ irĩ goro mũno, mũrĩmi nĩ ahotaga kuona bainda nene kuumana harĩ ũrĩmi ũyũ wa mboco, no rĩu nĩgetha ũhote kũrĩma mboco, na cihote kuuma na maumĩrĩra mega, nĩ ũgũbatara kũhũthĩra ndawa cia kũnina mĩrimũ ĩno, na nginya kũnina tũtambi tũtũ, tondũ tũtambi tũtũ nĩ tũkoretwo tũkĩnyamaria arĩmi a mboco, thĩinĩ wa baũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na magakorwo makĩũmĩra mũno, tondũ nĩ ũrakora tũtambi tũtũ nĩ tũnyihagia magetha ma mũrĩmi na njĩra ĩmwe nene mũno.